Ore intaleng'o naashipakinoi oleng' too sekuul e shumata, naa yioloti anaa graduation ceremonies. Ore te graduation ceremonies naa erishata nashomo ilaingeni aim enkisuma enye, neaku naa ninche etudupote aaku, eshomo aihitimu neshipakinoi naa ina amu hatua sidai nashomo aaroro te enkishui enye. Neaku naa kereteni imbaa sidan, amu ore ena masho naji graduation naake, epuonu olosho olulung'a ashipakino eneiko ilaing'eni ana inkera enche peyie eim entamata pookin nashomo ninche aas, naa eidipa sukuul. Ore ena masho naake epuonu ilarikok kumok lenkop, epuonu ilmualimuni kumok, naake o kuliue orere naake tenebo naa eshipakinoi ilo sirua neishopi inkilani sidan naaji gawns neaku naa ina esiai sidai naipirare ina masho.

Ore tena rishata nikitii neshomo bei oo indaiki ailep oleng', neisulaki ninye endaa oolpaek, keshomo bei oo lpaek ailep tenkaraki meatai ilpaek kumok tenkop, neaku naa eyauwa ena naa metaa kuti ilpaek, naa ore lelo kuti neoro ilparakuo, neaku naa ninye peilepieki bei enche, amu ore tena rishata naa ore orombo obo loolpaek, naa isentei naabaya iip nabo, o ntomoni naapishana, neaku ore naa piilo asipu entoki nayaua ena tenkop ang naa nchere ketuunoki olkikwa oleng' alang' ilpaek, neyau naa ina endoropo natumieki ilpaek amu tenkaraki metii imukuntani nairemieki ilpaek, neaku naa ninye nailepie bei olpaek.

Ore nkikilikwanat nikimpari ingira ingoru esiai naa nchere ore enedukuya naa kekijokini amaa iyie kaa kisoma apa isomea , ore sii enkae , neikimpari aajo kelarin aja iata , itaasishe tena siai , ore sii enkae nikindimi aipara naa nchere kebaa naji iropiyiani niyieu nikilaki tenkaraki inasiai, nikintokini aajoki, amaa naji tenelo nemelakishoy tenasiai nias aa , neku nena ,maswali nikindimi aipara tenebo sii neji amaa iyie inyor ataas enasiai openy ana teniretokinono orkulikae, nikintokini naake aipar enkae swali ajoki amaa iyie aa kamaa enasia inyor ena kaji etiu teyie pitumoki naa atushukoki neyiolouni tenaa kinchori inasiai.

Ore eneidim aikuna inyainyangak peyiolou bei onkilani tosokoni naa nchere ore enedukuya naa tenepuo aasishore kuna simui sapukin naa adol tentoki naji google naa bei onkilani tosokoni , ore sii enkae naa keidim ashom sokoni nemanaa , neipar ilamerak opashpasha tesokoni naa peyie eyiolou bei onkilani napashpasha impukunot ,neeku nena inkoitoi naidim atejo etumieki bei onkilani .

Kajo nanu mmee sidai eneoki enkare ormufereji tenkaraki ore enedukuya nelo naa ore inaare nepukunyie ewueji nemeyioloi naa ore tenkoitoi nelo negira ashilu olchafu naa olo neyau emoyiani anaa kwa mfano pneumonia or typhoid, neaku naa ore sii enkae kelo naa ore ina aare neitu epiki olchani oitinyil metaa kesidai tebiotisho , neeku ore ake toosababuni pookin nemeishaa inaare neeoki amu elo naa nitanyamal enkishui orkumok.

Kesidai teniik nkilani tolaini amu ore enedukuya na ketoi aitobiraki na ore olaini nemetii oloiterio oitoki aibung nkilani mesidai teniik nkilani tonkujit ashu torkiek nilo na ketii olorerio nkujit nitoki na aibung nkilanipeitoki intoki aiteru enkituko nelobsi ore sinnche irkiek netii ilo chafu oitoki aibung nkilani ore enkae embae nemishaa peik nkilani torkujit na rkiek na ketii netii irkuruk na nelo nejing nkilani na ore pinchoo nona kilani baadaye nilo na amaniki kintasuro emoyian nemesidai neaku aisidai ake tinarishata teneiki nkilani tolaini.

Ore tenarishata mbaa naisho matuuno ormushele tesapuko na nchere na kelo netii enchan sapuk amu ore ormushele nenyor ewueji natii enkare sapuk neaku ore etii enkare netii na enkare nabulunye inadaa ormushele ore si enkae naisho mataasa enabae na tanatum osokoni lormushele tesapuko metaa ore paikes ormushele lai netum na osokoni laishaa .

Ore naji imbaa naingori egeluni enkashe ekule naa nchere ore enedukuya naa tenedoli ajo amaa enaashe naa eniaapukunoto oonkishu, kesawal anaa inekienyeji ake anaa empurani anaa enejersey anaa fresian amu ore nena kishu napaasha neeta esiana napasha ekule naitayu . Ore sii enkae bae naa eneiko enaashe ninos endaa amuore naa enkiteng ekule na ke einos inkujit oleng naa kenya pukunot kumok endaa neaku naa piyiolou ajo kelo atum kule naa mitum , ore sii enkae bae naa idol biotisho enaashe amu ore naake enkiteng nemeeta biotisho nelo nemeeta kule , ore sii enkae naa idol enyewa , aa ore enyewa enkiteng naitai kule naa kesapuk oleng naa ore irki lenyenak naa irki oodoro naa kibungayu oleng , nidol naa enkiteng sidai ena naishoroyu tenkaraki esiai ekule .